Kĩndũ gĩkĩ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũbango wa gĩthomo, na thikũ ici nĩũcenjetie mũno, kuona atĩ thikũ ici mathomo nĩmarathiĩ thikũ nyingĩ, mĩaka mĩingĩ, ti ta tene atĩ ũrĩa andũ makinyaga kĩrathi gĩa kanana, thikũ ici nĩgũcenjetie, kuona atĩ ona mũndũ akĩ ciana iria ciraingĩra thukuru, nĩcirathoma mĩaka ya tene, kũrĩa ona nĩmarathoma na mĩaka ĩtano, na wathiĩ kĩrathi thukuru ya gatagatĩ, nĩmarathoma ona mĩaka ĩtandatũ, na thukuru ĩrĩa nene rĩũ, magathoma na mĩaka ĩtatũ. Na thikũ ici gĩthomo gĩkĩ kĩao nĩkĩega, kuona atĩ kaingĩ matiratiga matiratigĩrĩra atĩ ciana nĩciracindana, thikũ ici ciana cirabundĩthio ũrĩa cikũhota kũruta wĩra hamwe cinyitanĩire, na ũrĩa nginya mangĩthondeka indo me hamwe, ta atĩ to nginya mũndũ atuĩke atĩ wa kũruta, kana ona gũthoma e nyike, atĩ marabundithio ũrĩa magũtuĩka a gũthoma hamwe, mena wendani mũingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩku ĩcĩ nĩ gĩcenjetĩe mĩno, kũona atĩ thĩku ĩcĩ tongĩnya ũtũike wa gũthĩĩ ngĩnya obĩci-ĩnĩ ati nĩgetha ũtũike wa kwĩyandĩkĩthia.Thĩku ĩcĩ andũ nĩmaratũika a kwĩyandĩkĩthia marĩ oo kũria marĩ. Kĩndũ kĩrĩa ũrabatara mũno nĩ atĩ nĩ wagĩrĩĩrwo nĩ gũkorwo na mĩtambo ya teknolonjĩ, na nĩgetha ũtũike wa kũĩngira intaneti-ĩnĩ na ũtũike wa kwĩyandĩkĩthia na marũa na ngĩnya ũkorwo na ĩndo ĩrĩa ĩrabataranĩa na nĩgetha ũtũike wa kwĩyandĩkĩthia na ũheo marũa maya. Kũona atĩ haha nĩ mũndũ akoragwo akĩyandĩkĩthia bĩacara ĩrĩa enayo, kana ona bĩacara ĩrĩa arenda kũĩga na nĩ ũtũĩkaga wa kuonĩa atĩ nĩũri na ũhoti wa kũiga bĩacara ĩyo na atĩ nĩ ũrenda kũonjorĩthia wĩra wakũ, na atĩ no ngĩnya wiyandĩkĩthie gũtũika atĩ no ngĩnya ũtũike wa gũtĩnio magoti nĩ thĩrĩkari.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona atĩ, ĩno nĩ thĩ yatũkĩte koguo ngwĩciria kũndũ gũkũ nĩ kuura kũraurĩte mũno, na nĩkuo gũcũngĩrĩirie kũndũ ũyu wa gwatũka thĩĩ, kũonaga kaingĩ atĩ ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa kwaura mbura nene, na hĩndĩ ĩyo gũkoragwo na maaĩ maingĩ marĩa makoragwo o magĩthie, kuona atĩ kũndũ gũkũ kaingĩ ukoraga gũtĩre nginya na mĩtaro, koguo maaĩ marĩ o igũrũ, na kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkĩkaga kuona atĩ mbura ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiura nĩ ya ngwa na nĩkĩo rĩmwe ũkoraga atĩ rĩrĩa gũtari nginya kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ kuona atĩ nĩtwĩragwo kaingĩ tũtuĩke a kũhanda mĩtĩ nĩ atĩ nĩgetha tũtuĩke a kũrigĩrĩria maũndũ ta maya kũhanĩka kuona atĩ mĩtĩ nĩĩteithathagia tĩri ũũmĩrĩre thĩĩ, na ningĩ ona mĩtĩ ĩyo uhandĩte, nĩĩtwĩkaga ya kũrigĩrĩria ũndũ to ũyũ wa gwatũka thĩĩ, kũrĩa ona rĩmwe niũkoraga atĩ, tĩĩri ũcio nĩũtuikaga wa gũkuo nauũgatuĩka wa gũthiĩ kũndũ kũngĩ.

Mĩtambo ĩno nĩteithagia mũno. Kuona atĩ nĩ ũkoraga atĩ maĩ marĩa maratuĩka ma gũitĩrĩrio ti maingĩ, kuona atĩ makoragwo maĩ marĩa mũmera ũcio kana indo iria ũhandĩte mũgũnda, kĩigana kĩa maĩ iria kĩrenda. Atĩ to nginya makorwo me maĩ maingĩ, kuona atĩ maĩ macio mangĩkorwo me maingĩ, indo iria ũigĩte mũgũnda, ta ĩo bataraitha, ona kana nginya thumu, ũrĩa ũitĩte, nĩ ũtwĩkaga wa gũkuo. Koguo njĩra ĩno nĩtĩgagĩrĩra atĩ nĩ ũrahe mĩmera maĩ ma kũigana, ti atĩ maĩ maingĩ, neyo nĩteithagia mũno. Kuona atĩ bataraitha, kana ona thumu ũrĩa ũitire mũgũnda, nĩũgũtuĩka wa gũteithia ũrĩmi waku, na mĩmera yaku nĩgũtuĩka ya gũkũra ĩ na riri mwega. Kuona atĩ nĩ ũramĩkũria na indo iria ibatiĩ na nĩũramĩhe indo iria ibatie, onokorwo nĩ kũhũra dawa na nĩ citũgwĩka cia gũkũra wega.

Mũtaratara ũyũ nĩ ũteithagia mũno. Kuona atĩ ũkĩhũthĩra teknoronjĩ, nĩ ũgũtuĩka wa kũmenya kĩndũ kĩrĩa gĩaku ũhandĩte mũgũnda. Na ningĩ nĩ ũtuĩkaga wa kũmenya harĩa ũhandĩte. Kuona atĩ ũngĩkorwo ũtakũmenya, no ũtuike wa gũcihe indo ta thumu, kana ona bataraitha. Na ngwiciria teknoronjĩ nĩ ĩtũteithagia thikũ ici, nginya ũgatuĩka wa kũmenya bataraitha ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhe mĩmera yaku. Tondũ thikũ ici nĩ tũrona atĩ o bataraitha o bataraitha nĩkoragwo na indo, na indo ciake iria wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra. Kuona atĩ nĩ gũkoragwo nginya o mũmera o mũmera ũkoragwo na bataraitha yake. Koguo teknoronjĩ igĩgũteithia atĩ nĩgetha ũmenye kũrĩa ũhandĩte indo ciaku, nĩ gũteithagia nĩngĩ o na ũtuĩke wa gwĩbanga ũrĩa ũgũtuĩka wa gũtwarĩra mĩmera yaku kũrĩa ũhandĩte, thumu, kana ona bataraitha, na kũmĩhe maĩ marĩa maraigana.

Kũhũthĩra tũtege, nĩ gũkaga na moguni maingĩ mũno. Kuona atĩ nĩ tũtũteithagia nĩgetha ũtuĩke wa kũmenya indo ciaku kũrĩa cirĩ kana ona ũkĩrĩithia, nĩ ũtuĩkaga wa kũmenya kũrĩa mĩme, indo ciaku kana ona ta ũhoro na ng'ombe kũrĩa cirathiĩ. Na nĩ ũtuĩkaga nginya wa gũcimenyerera, kuona atĩ nĩ ũramenya kũrĩa cirĩ, na nĩ ũramenya ona cikĩrĩa. Koguo ona ũngĩcererwo nĩ gũcihe irio, nĩũtuĩkaga wa kũmenya atĩ nĩwagĩrĩirwo nĩ gũchihe irio mathaa maya, ona ũhoro na maĩ, kũria atĩ no nginya ũhe irio, indo ciaku maĩ. Na no nginya ũtuĩke wa gũcihe maĩ marĩa marĩ ma kũigana. Koguo ngwiciria, tũtege tũu nit ututeithagia, kuona atĩ ona ũngĩkorwo ndũrĩ hakuhĩ na mũciĩ kana ona mũgũnda waku. O kũrĩa ũrĩkorwo, nĩ ũgũtuĩka wa kwĩrorera indo iria ũrarĩithia, kũrĩa cirĩ kana ona nĩcirĩire na cikanyua maĩ.

Arĩmi nĩ matuĩkaga a kũthunĩka kuona atĩ thikũ ici atongoria aitũ nĩ matuĩkaga a kũnyitana na makarehe mĩbango, ĩrĩa ĩgũtuĩka ya gũteithia mũrĩmi na magatuĩka a guteithia mũrĩmi, nĩgetha atuĩke wa kũmenya mahiũ marĩa angĩtua kũrĩma kana ona irio irĩa agĩrĩirwo nĩ kũhe mahiũ make. Na ningĩ ona ũhoro na ũrĩmi nĩ matuĩkaga a kũrehe andũ arĩa mathomeire ũhoro na ũrĩmi, magatuĩka a kũhe andũ arĩmi ao gĩthomo kĩu na nĩgetha arĩmi aya matuĩke na ũgĩ wa kũmenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩma, na nginya ũrĩa gũkoragwo na thikũ cia kũrĩma rĩrĩa nginya mĩeri nĩ ĩtuĩkaga ya gũcenjania. Na mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa kũmenya ũrĩa mũthenya mĩeri ĩria angĩtuĩka kũrima na mĩeri ĩria agũtuĩka wa kũgetha. Na ũguo nĩ atuĩkaga wa kũguna maguna mega kuona atĩ nĩ egũtuĩka wa kũrĩma rĩrĩa agĩrĩirũo nĩ kũrĩmũo.

Tekinoronjĩ ĩno, nĩteithagia mũno, tondũ nĩũkoraga mũrĩmi, kana o na mũndũ ũrathi kũgũra kĩndũ, nĩatuĩkaga wa kũmenya indo citiganĩte. Kuona atĩ rĩmwe mũndũ noathi na atuĩke wa gũtukanĩrio indo iria atarenda. Koguo ngwĩciria tekinoronjĩ ĩno ya kũmenya harĩa kĩndũ kĩrĩ, nĩteithagia nginya mũrĩmi. Kuona atĩ arĩmi nĩmakoragwo me na mĩgũnda mĩnene, na nĩmatuĩkaga a kũhanda indo citiganĩte. Ũgakora mũndũ nĩagayanĩtie mũgũnda wake, na agatuĩka wa kũhanda indo nyingĩ. Nĩũkoraga kwĩ Andũ marahanda mbembe, mboco, koguo Andũ magayanagia mĩgũnda yao, na nĩgetha o na mũndũ mũgeni angĩtuĩka kũingĩra mũgũnda ũcio. Angĩtuĩka wa gũthi kũndũ ta kũu, nĩamenyaga ngũrani ya indo citiganĩte, ũguo ndangĩhota gũtukania indo iria citagĩrĩrwo gũtukanio. Na ningĩ ona nĩteithagia nĩgetha indo cituĩke cia kũgayanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ngwĩciria tũtege tũtũ, ũrĩa tũngĩteithia nĩgetha Andũ matuĩke a kũmenya mĩrimũ kana ona tũtambi tũrĩa twĩ mĩmera-inĩ yao, kana ona tũrĩa twĩ mĩgũnda yao tene. Nĩ atĩ tũtege tũtũ, nĩtũteithagia mũrĩmi, kuona atĩ ona tonginya aetware mũgũnda-inĩ wake, atĩ nĩtũtwĩkaga twa kuona. Koguo noũhũthĩre tũtege tũu, ũgatwĩka wa kũrora mũgũnda waku wega nokeonera. Na hau nĩũtwĩkaga wa kuona, okorwo mũmera waku nĩũracenjia, kana onokorwo ndũrakũra ũrĩa wagĩrĩire kuuma ũrĩ o mũnini. Tũtege tũu nĩtũgũgũteithia ũtuĩke wa kuona, na nigetha ũtuĩke wa kũmenya, mũrimũ kana ona tũtambi okorwo tũrĩ mũgũnda-inĩ waku, nĩũgũtuĩka wa gũtuona tene. Na ningĩ nĩũgũhũthĩra dawa iria cihũthagĩrwo, na nĩcio ũtwĩkaga wa gũtukania na ũgatwĩka wa kũhũra mũgũnda waku na nĩgetha tũtambi tũu kana ona mũrimũ ũcio ũtuĩke wa gũthira.

Ũhoro na gũthima tĩĩri nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩũkũhota gũtua matua mega ũtahandĩte, na kaingĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia kuona atĩ ũngĩtua atĩ nĩ ũgũthima tĩĩri waku ũrĩa wĩ mũgũnda, mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ akoya o gacigo kanini akanyita tĩĩri ũcio. Na nĩgũkoragwo na tũcicio tũngĩ nginya tũteithagia mũndũ nĩgetha atuĩke wa kuona tĩĩri wake ũrĩa ũhana. Na hau nĩho mũndũ atuĩkaga wa kuona atĩ tĩĩri wake wĩna tũtambi, na tũtambi tũu ti twega, kuona atĩ ũngĩtua wa kũhanda, nĩ tũgũtuĩka twa gũkũrĩra mĩmera yaku na irio ciaku citigũtuĩka cia gũkũra. Kwoguo rĩrĩa ũgũtuĩka wa gũthima ũtahandĩte nĩ ũteithĩkaga kuona atĩ nĩ ũtuĩkaga wa kũmenya ũrĩa ũgwĩka mũgũnda waku ũtanahanda. Kwona atĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũhanda na cikũre ũtagũthiĩ hathara ya gũtinda ũkĩhũra ndawa, kana ona atĩ ũgĩtua wa kwaga kũhũra ndawa kuona atĩ mĩmera yaku nĩ ĩkuĩte.

Kaingĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhũthĩra macini ĩno, ũtagũbatara mũndũ ũngĩ mũgũnda-inĩ waku, mathĩna marĩa ũgeragĩra, nĩ atĩ ũndũ wa mbere, no nginya wambe ũkorwo atĩ nĩ ũĩ kũhũthĩra macini icio, na no nginya ũkorwo atĩ nĩ ũthiĩte na ũgathomera, na nĩgetha ũgĩe na ũũgĩ wa gũcihũthĩra, kuona atĩ ndũkoragwo wĩ ũndũ mũhũthũ, atĩ no nginya ũkorwo wĩrutĩte wĩra ũcio, na nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũruta wĩra, waku, ũtagũtinda ũgĩbatara mũndũ ũngĩ, kuona ona ũkĩrehe mũndũ ũngĩ mũgũnda, no mbeca ciaku ũrahtũhĩra, atĩ no nginya ũrĩrĩha mũndũ ũcio, na nĩgetha ainũke na mbeca gwake hwainĩ. Kũguo nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrahtũhĩra macini icio, rĩmwe mũndũ nĩ anogaga mũno, kuona atĩ ndũmenyerete gũcihtũhĩra, na kaingĩ no nginya ũkorwo na ũmenyo, na ũgĩ wĩgiĩ macini ĩrĩa ũrathura kũhũthĩra mũgũnda-inĩ waku.

Tũtege tũtũ, nĩ tũteithagia mũno. Kuona atĩ nĩ tũtwĩkaga atĩ nĩtuo maitho ma mũgũnda waku, we wĩ ta mũrĩmi. Tonginya atĩ ume gwaku, kuona atĩ nĩgũkoragwo na arĩmi arĩa me na mĩgunda mĩingĩ kũndũ gũtiganĩte, na mĩgũnda ĩo ĩkoragwo ĩ mĩnene. Koguo nĩ ukoraga mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo ahĩmbĩirie ũhoro wa gũhũthĩra tũtege. Ĩrĩa ĩkoragwo atĩ nĩ njĩra ya kũhũthĩra teknoronjĩ na gũtwarithio tũtwarithagia. Na nĩkĩo nĩtũteithagia mũrĩmi tocio, kuona atĩ nĩtuo maitho ma mũgũnda wake, na to nginya aume o kũrĩa arĩ atuĩke wa gũthi mũgũnda atĩ nĩ getha atuĩke wa kuona ũrĩa irio ciake cirakũra, kana o na mũgũnda wake ũrĩa ũhana. Kuona atĩ no tũtege tũu agũtuĩka wa gũtwarithia arĩ o kũrĩa arĩ, na nĩagũtuĩka wa kuona irio ciake iria ciĩ mũgũnda, na ũrĩa cirakũra na bata okorwo no cirenda gwĩkirwo kĩndũ ta bataraitha na thumu, hau nĩ 0 wa kũmenyera o hau.

Ngwĩciria ũndũ ũrĩa ingĩenda mũno, tekinoronjĩ atĩ ĩno ĩtuĩke nĩyagũkũra na nĩgetha ĩtũĩke atĩ nĩkũndeithia ũhoro na ũrĩmi na nĩgetha mũndũ ahote gũgĩa na maciaro mega nĩ atĩ noo nyende matũĩke a kũrehe macini nyingĩ ta iria cia kũgucia maaĩ o kũrĩa marĩ noguo nĩciteithagia nĩgetha rĩrĩa mũndũ aratua atĩ nĩ arenda kũrĩma na gũtirĩ na mbura, nĩmateithagia kuona atĩ macini icio nĩ cituĩkaga nĩcia kũgũcia maaĩ o kũrĩa mariuma onakorwo nĩ rũĩ, na cituĩkaga cia kũrehe nginya mũgũnda-inĩ waku na cihe mĩmera yaku maaĩ. Ningĩ ona no marehe macini ĩrĩa ũngĩiga mũgũnda atĩ kũngĩkorwo na mũrimũ o wothe mũgũnda-inĩ waku ũrĩa ũratũma indo ciaku citigakũre na mĩmera yaku ĩkue atĩ macini ĩyo nĩgũtũika ya kũmenya naihenya o mũrimũ ũrĩ mũnini na nĩgetha wee ta mũrĩmi ũtuĩke wa gũhũra ndawa na kũmenya ũrĩa ũgũteithia mĩmera yaku.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona atĩ aya nĩ arutwo na nĩtũrona atĩ nĩ ciana nini, na nĩturona atĩ mena mabuku. Na harĩa mbere ũrĩa wĩ gatagatĩ hakuhĩ na mũtĩ nĩtũrona atĩ ũcio nĩwe mwarimũ wao na aramũbundithĩria thĩ wa mĩtĩ. Na nĩ kuona atĩ gũkũ gũtitheremete, kuona atĩ ũndũ ũyũ wekagwo tene mũno kũrĩa atĩ arutwo mathomithagĩrio rungu wa mũtĩ, na magatuĩka a gũthoma na makahĩtũka. Na ũndũ ũyũ wagĩrĩirũo nĩ gũcenjia kuona atĩ nĩ tũkoragwo tũcagũrĩte atongoria arĩa magĩrĩirũo nĩ gũtigĩrĩra atĩ ciana citũ nĩ cirakĩirũo irathi thukuru-inĩ ciao na atĩ nĩ mekũhota gũthoma kwĩna mbura ona kwĩna riũa. Kuona atĩ ta rĩu ciana ici gũkũ marĩ kũngĩtuĩka kura mũno, ciana ici nĩ cituĩkaga cia kũinũka na mathomo nĩ mathiragĩra hau. Kana ona kũngĩtuĩka kũara riũa rĩingĩ mũno nĩ ũkoraga nĩ meragũo mainũke na mathomo magathirĩra hau.

Nĩgetha mũndũ atuĩke atĩ nĩakinya handũ, ha gũtinĩrio maĩ make, marĩa marathiĩ nyũmbainĩ yake, rĩmwe thina ũyũ ũrehagwo, kuona atĩ mũndũ ũyũ ndarĩhĩte, marĩhi marĩa marĩhagwo o mweri o mweri, na mũndũ ta ũyũ atĩ tũngikorwo nĩtũraikarania nake, no nduĩke wa kũmũteithia, kuona atĩ onanĩgetha atuĩke atĩ nĩarĩhĩte mĩeri yothe, ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrĩha, na ndagakorwo na thĩna, koguo no ndĩmũteithie, atĩ no tũtuĩke a kũhũrĩra kũndũ kwa maĩ thimũ, kana ona mũndũ etware okorwo gwĩ hakũhĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthiĩ na kũmenya kĩhumo kĩrĩa kĩratũma atĩ nginya magũtinĩrie maĩ, na hau nĩmatuĩkaga mũtuĩkaga akwarĩnĩria, nogatuĩka wa kũmenya, nĩkĩi ũrahorerio maĩ, na nĩgetha ũndũ ta ũcio ndũkanahanĩke rĩngĩ, nĩgetha ndũkanekore na thĩna, atĩ wa gũtinĩrio maĩ.

Haha nĩtũroana atĩ ici nĩ ciana, na cinyitĩte kĩheo kĩao, na ngwĩciria ciana ici, gũkoragwo na mĩthoko ya ngeretha, ona kana nyĩmbo, kũrĩa matuĩkaga a gũtwarwo mĩthako ĩyo nĩ thukuru, na nĩmatuĩkaga a gũthiĩ gũcindana na ciana ingĩ, arĩa maumĩte thukuru citiganĩte, na nĩgũkoragwo na and arĩa makoragwo maikarĩte thiĩ, namagatuĩka akwĩrorera, mĩthako ĩno ya ciana citiganĩte, namagatuĩka a gũtua, arĩa matongoria, na arĩa angĩ arĩa matagũtongoria, na nĩmakoragwo na kĩheo kĩũ gĩa gũcagũra acindani, namagatuĩka a kũmahe kĩheo ta gĩkĩ, na ciana ici nĩcituĩkaga cia gũtwara kĩheo gĩkĩ thukuruinĩ yao, kũrĩa atĩ nĩmakoragwo makenetie thukuru, na ningĩ ona nĩmakoragwo makenetie kuona atĩ, arimũ ao, kana ona thukuru ĩyo ndĩnateanga mbeca ciao, makĩmatwara macindano macio ma ngeretha.

Nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũgĩ na ũmenyo mũingĩ, kuona atĩ ti ũndũ mũhũthu, kuoya ngari na ũtuĩke wa kũmĩgemia, koguo nonginya ũkorwo na ũgĩ, wa ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra marangi macio, ona ũrĩa ona ũngĩmatukania, na nĩgetha matuĩke ma gũthondeka kĩndũ kĩrĩa mũndũ ũrĩa ũkũreheire ngari, kĩndũ kĩrĩa arenda, koguo nonginya ũkorwo na ũmenyo, na nĩgetha ndũgatuĩke wa kũrutĩra mũndũ wĩra mũru, kana ona wĩra mũndũ atinde agĩteta, koguo nonginya ũtigĩrĩre atĩ kĩrĩa mũndũ ũrĩa wakũrehera, wĩra arenda kũrutĩrwo, ũkamũrutĩra wĩra na ũrĩa arenda, na nĩkĩo wagĩrĩirwo gũkorwo na ũgĩ, na nĩgetha ona ũngĩtuĩka atĩ nĩũrenda gũthomithia mũndũ ũngĩ kũruta wĩra ta ũyũ, nonginya ũmũtũ ũtuĩke wa kũmwonia kahora kahora, na nĩgetha atuĩke wa kũruta wĩra mwega.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ haha nĩho rũĩ rũgeragĩra, nanĩtũrona rwĩ gatagatĩ ona wa mĩgũnda, kuona atĩ rũĩ rĩmwe nĩguo nĩrũkoragwo rũgayanĩtie mĩgũnda, ũgakora kwĩna mĩrĩmo ĩrĩ irĩa ingethanĩire, na nĩtũrona haha kwĩna mwena ũmwe wa rũgongona ũmwe wa kianda, na mĩgũnda ĩno ĩkoragwo ĩngethanĩire, na maĩ maya nĩmatuĩkaga ma gũteithia andũ ta aya, kuona atĩ nĩmakoragwo mahĩmbĩirie ũrĩmĩ, na nĩguo makoragwo makĩrĩma, koguo rĩrĩa gũtarĩ na mbura, rĩmwe nĩũkoraga atĩ arĩmi ta aya, nĩmatuĩkaga a kũgucia maĩ, kũrĩa marĩ marĩ mũ mũ marĩ rũĩnĩ ta rũrũ, namagatuĩka a gũkinyia maĩ macio nginya mĩgũndainĩ yao, na mĩmera yao nĩgũthiĩ nambere na gũkũra, kuona atĩ bandũ no ĩratuĩka ya kuona maĩ, ona gũtarĩ nginya na mbura ĩraura, na kĩmera kĩũ mũrĩmi ũcio nĩagũtuĩka wa kũruta irio ciake wega.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona atĩ ici nĩ thamaki. Na ngwĩciria mũndũ ũyũ wĩ nacio, mwene thamaki ici, nĩgũtega ategire. Na kũndũ gwa gũtega thamaki nĩ kũingĩ mũno, kuona atĩ mũndũ noathie rũĩ na atuĩke wa gũtega thamaki. Na gũkoragwo nginya na andũ makoragwo mathondekete tũtemu mĩgũnda-inĩ yao. Kũrĩa makoragwo makĩrĩithia thamaki ta ici, na wĩra wao ũkoragwo wa gũtigĩrĩra, atĩ maĩ macio marahũ, me thamakinĩ atĩ nĩ matheru. Na gũtigĩrĩra atĩ thamaki io nĩcirarĩa irio nacikahũna. Na nĩngĩ mũndũ angĩkorwo atĩ nĩathondekete gatemu mũgũnda-inĩ wake, no nginya arigicĩrie, kuona atĩ rĩmwe mũndũ nĩakoraga atĩ ciana nĩcithire gũthakĩra kũu, kana onagakora andũ nĩmaheire thamaki ciaku irio iria citagĩrĩirwo kũheo. Koguo ngwĩciria indo ici nĩcitegagwo, o mũndũ nĩakoragwo na kũndũ kũrĩa angĩthi, nĩgetha atuĩke wa gũcitega.

Kindũ gĩkĩ andũ nĩmatuĩkaga a gũthiĩ gũkĩrĩa, kũrĩa nĩgũkoragwo na kũndũ kũrĩa gũkoragwo atĩ nĩkuo indo ici ciendagio, na kũndũ kũu andũ nĩmathiaga na magaikara thĩ, onamagatuĩka a kũrĩanĩra, na kaingĩ andũ mathiĩaga kũrĩa rĩrĩa kwĩna kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, kana ona rĩrĩa kwĩna riua, na rĩmwe mũndũ nĩakoragwo athiĩte kũndũ ta taũni, na ũgatuĩka wa kũ kũ kũhũrwo nĩ riua mũno, koguo nĩũtuĩkaga wa gwetha kũndũ ta gũkũ, ũgathĩ ũgaikara thĩ, na ũgatuĩka wa kwĩrĩra o kahora, na nĩiteithagia nĩgetha mũndũ ndagatuĩke wa kũnyota mũno, kuona atĩ nĩiteithagia, na nĩgetha ona ũkaigwa no ũthiĩ nambere na kũruta wĩra waku, ũtagũmĩrwo ona nĩ mwĩrĩ, na ningĩ ona ndiendagio na thogora atĩ ũrĩa wĩ igũrũ, atĩ ona gũtirĩ mũndũ ũtangĩthiĩ nambeca o iria wĩnacio, na ũtuĩke wa kwĩrĩra, na ningĩ ĩkoragwo ĩ njega, tondũ nĩrĩagwo nginya nĩ ciana, nginya na andũ akũrũ.

Maya nĩtũrona atĩ nĩ mahũa, na mahũa maya nĩmakoragwo me mega kuona atĩ nĩmatũmĩkaga mũtũrĩreinĩ ũyũ witũ o mũthenya, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mambũra matiganĩte ma mwanya, na kaingĩ ona nĩwonaga andũ nĩmamatũmagĩra nginya ũhikinĩ, mahũa nĩmo matũmĩkaga kũgemia ũhiki, no ũgatuĩka wa gũthakara, na nĩtuonaga ona mũhiki, nĩatũĩkaga wa gũkua mahũa, na ona rĩmwe ona andũ arĩa acio makoragwo marũgamĩrĩire ũhiki nĩwonaga nĩmakoragwo makuĩte mahũa, na mahũa macio monanagia, ũrĩa ũhiki ũcio wĩ mũthakaru, na ũrĩa ũbangĩtwo wega na ũgathakara na mahũa, ona ningĩ mahũa nĩmatũmĩkaga, mabũrainĩ rĩrĩa kwĩna mathiko kũndũ, na rĩrĩa kwĩna mũndũ ũhurũkĩte, andũ nĩmatuĩkaga akũigĩrĩra mahua nginya mbĩrĩrinĩ, koguo andũ mekaga ũguo nĩgethe matuĩke a gũthakaria, na rĩmwe ona ũndũ ũcio nĩũtuĩkaga mwega kuona andũ nĩmakoragwo makũngũĩire, mũndũ ũcio rĩrĩa ararĩ muoyo.

Ĩĩ nĩgũkoragwo na indo nyingĩ mũno, iria ingĩtumĩrwo ithenyainĩ rĩa kindũ ta gĩkĩ, tondũ haha nĩtũrona atĩ kwĩna mbembe, na kwĩna ona waru ũkoragwo ũtinagĩtio, na ũgatuĩka wa kũrehwo haha, na nĩtũrona ona kwĩna mĩthugwiti, na thwiti, na gũkũ nĩkuona atĩ gũkũ kwĩna andũ nĩmokĩte hamwe, gũkũngũĩra mũndũ, guciarwo gwake, na ciana nĩciũkaga hamwe na cigakenerera mũno, gũka kũrĩa indo ta ici, no ngwĩciria indo ici nĩ hinya mũno, cikorwo ci cirĩ na indo ingĩ iria ingĩrehwo atĩ nĩgetha cituĩka cia kweheria indo ta ici, kuona atĩ ciana nĩciendete mũno karĩa, no nĩngĩ no mũhũthĩre kĩndũ ta keki, mũtuĩke a kũrehe keki nyingĩ, na nĩgetha andũ matuĩke a kũrĩa hamwe, makenete, na koguo keki ĩyo mũngĩrehe, no mũtuĩke a kũruta indo ta ici, kuona atĩ no mũge no mũkũruga irio.

Ĩĩ nondirikane rita rĩa mbere , ndekire ũndũ ũyũ, kuona atĩ haha mũndũ nĩ kũrĩa akoragwo akĩrĩa mũtura, harĩa ũkoragwo ithondeketwo, na nyama, iria cikoragwo kwĩ nyamũ ta ng'ombe kanona mbũri, mũtura ũyũ nĩũtwĩkaga wa gũthondekwo na nyama icio, kuona atĩ mũndũ ũcio wĩra wake ũkoragwo tu wĩ wa nyama, na mũndũ nĩathiaga, no ũgatwĩka wagũtinĩrio, mũtura kũringana na mbeca iria ũthire nacio, nogathimĩrwo wega, nahau mũndũ nĩatwĩkaga wa kũrĩra kuona atĩ ona nĩmakoragwo mathondekete garũbaũ ta kau, harĩa mũgũthiĩ na mũikare mũrĩ aingi, o mũndũ agatinangĩrio wake o mwena o mwena, nogatwĩka wa kũrĩa, naingiuga maũndũ marĩa ngereire ngĩrĩa kĩ mũtura ta ũyũ nĩatĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ rimwe nĩũkoragwo wĩ mũikaru, na watua kũrĩa nĩũtwĩkaga wa kũrĩo nĩ nda mũno.

Nĩtũrona atĩ mbicainĩ ĩno, ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi, harĩa mũndũ ũyũ ena thuna cia marigũ, harĩa akoragwo acirutĩte mũgũndainĩ wake, na nĩgetha atuĩke wa gũcihanda, mũgũnda, na kũrĩa ona no akorwo atĩ nĩ kũgũra agũrĩte kuma kũrĩ andũ, kana ona akaruta mũgũndainĩ wake, agathiĩ kũhanda mũgũndainĩ wake ũngĩ, no ũ nĩkuona atĩ arageria gũthiĩ nambere na gũtambia ũrĩmi wa marigũ gwake, kũrĩa atĩ atuĩka wa kũhanda thuna ici, nĩcituĩkaga cia kũneneha, na cigatuĩka ona cia kũruta marigũ, harĩa ona mũndũ nĩgetha ũthiĩ nambere atĩ no ũtuĩke wa kũbundithia mũndũ, ũhoro gwĩka ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ wa kũrĩma, marigũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa ũkũhota gũthiĩ gũcithondekera marima marĩa cithondekagĩrwo, na nĩgetha ũtuĩke wa gwĩkĩra thumu, na ũtuĩke wa kũhanda thuna ciaku na cituĩke cia gũkũra.

Nĩtũrona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhoro wĩigiĩ ũrĩmi na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ matunda aratuĩka wa kũrĩma, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũrahota kũruta wĩra ũyũ, nongĩnya mũgũnda waku ũkorwo wĩ mũnoru, ũkorwo na tĩĩri mũnoru na nĩgetha watuĩka kũhanda mĩtĩ ĩno, mũtĩ ũyũ ũtuĩke wa gũkũra na ũtuĩke wa gũkũhe mavuno ta maya tũrona mũndũ ũyũ ena mo, tondũ nĩtũrona mũtĩ-inĩ ũyũ ũmwe nĩ arutĩte matunda maingĩ mũno, kuona atĩ nĩ atugaga mũtĩ ũyũ wake wega na agatuĩka wa kũũhe indo ta thumu ona bataraitha nanga nĩamĩkagĩra, na nĩgetha ĩtuĩke wa kũmũhe matunda maingĩ ũyũ na matunda mena riri mwega. Na nĩtũrona atĩ matunda maya nĩmathaka na nĩ maingĩ, kuona atĩ ũndũ ũyũ ona angĩtuĩka atĩ nĩakwendia matunda ta maya, mũrĩmi toyũ nĩagũtuĩka wa kuona mbeca njega na mbeca ciikũigana nginya mabataro make marĩa agĩrĩirwo nĩkũhingia.

Nĩgetha nduĩke atĩ nĩngũruta mũndũ atuĩke wa gwĩka ũndũ ta ũyũ, nonginya ũkorwo na ũgĩ wa gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nonginya ũkorwo atĩ ona ũthiĩte kũndũ gwa gũthomera maũndũ megiĩ ũrĩmi, na nĩgetha ũtuĩke a kũmenya, ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ wa kũhanda irigũ, na rĩtuĩke rĩa gũkũra na rĩkũhe marigũ maingĩ, na nĩtũrona atĩ marigũ maya mũndũ aratuĩka wa kũmambĩrĩria mũkebeinĩ, harĩa atĩ nonginya ũkorwo ũkĩmenya, tĩri ũrĩa ũgwĩkĩra mũkebeinĩ ũcio waku, na ningĩ ona thumu ũrĩa ũgũtuĩka wa gwĩkĩra, na maĩ ũrĩa ũrĩitagĩ ũrĩrĩitagĩrĩria o mũthenya o mũthenya, na nĩgetha irigũ rĩaku rĩtigatuĩke ria gũku gũkwa, kana ona rĩũme, koguo nĩgetha ũtuĩke wa kuona umithio mwega irigũinĩ rĩũ rĩaku, nonginya ũtigĩrĩre atĩ wĩna ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũhoro ũyũ, na nĩgetha ũtuĩke wa ũmenya ithimo iria ũrabatara nĩgetha irigũ rĩaku rĩkũre.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrageria gũtambia ũrĩmi arĩ o gwake nyũmba, na kũndũ gũkũ nĩtũrona atĩ nĩ atuĩkĩte wa kũhanda mĩmera mĩthemba mĩingĩ, kũona atĩ ona ena nyeni, na nĩcituĩkĩte cia gũkũra. Ũndũ ũyũ nĩũtaithagia kuona atĩ noũrutĩre wĩra ta ũyũ onyũmba gwaku, hakuhĩ ona riko rĩaku, harĩa atĩ ona ũngĩbatara kĩndũ ta gĩkĩ, ndũgũtinda ũgĩthiĩ kũndũ kũraihu gũgĩetha, kuona kĩrĩ ohau hakuhĩ nawe, na nĩtũrona ona nĩ ararĩma nginya hoho, harĩa nĩtũrona atĩ hoho ciake ona nĩngũru, nacigathakara mũno, koguo ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩ arageria mũno, nĩgetha atuĩke wa kuona indo njega na indo ciake cikorwo na riri, nĩ atuĩkĩte wa gũciethera na agatigĩrĩra atĩ nĩ ahe mĩmera yake irio iria cirabatara, ona ũhoro na bataraitha, ona agatuĩka wagũcihe indo nginya ta maaĩ.

Nĩtũrona atĩ haha, mũndũ ũyũ araruta wĩra waũrĩmi, kũrĩa atĩ wĩra wake arageria atĩ gũthiĩ nambere na gũtheremia ũrĩmĩ wĩgiĩ mahũa, na nĩtũrona nginya ũrĩa arambĩrĩria kũrĩma mahũa make, kũrĩa ona nĩta aranjĩa ona mbegũ nini, na agatuĩka wa gũthiĩ agĩkũragia ihũa rĩake, na ngwĩciria nĩgetha atuĩke wa kũmenya gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya akorwo na ũgĩ mũingĩ, kuona atĩ atĩ ũkorwo na ũgĩ wa kũmenya atĩ no nginya ũtuĩke wa gũtinia handũ, na ũtuĩke wa kũingĩria nginya mĩri ĩyo tĩrinĩ, no ginya ũtuĩke wa kũmenya, tĩri ũrĩa ũgũtuĩka gũtũmĩra nĩgetha mũmera waku ndũgatuĩke wa kũgũa, na nĩgetha ona mũmera waku ũtuĩke wa gũkũra, na ũkũhe mahũa mathaka, matagũkua, mahũa manene tondũ nĩtũrona ũyũ araruta mawĩ ma mahũa manene mũno, na tũrona harĩa aramakũrĩria nĩ handũ hanini, koguo no nginya ũkorwo na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ mahũa.

Ingĩenda atĩ nĩndĩrenda kũgũra thimũ, mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthiĩ ndukainĩ ĩrĩa yendagia thimũ, na ũgatuĩka wa kwaria na andũ acio makoragwo mandĩkĩtwo wĩrainĩ ũcio, kuona atĩ wĩra wao, ũkoragwo ũrĩ wa gũteithia mũndũ ũrĩa ũraingĩra hau, akĩũria ũhoro wĩgiĩ thimũ, na rĩrĩa ũrenda kũgũra thimũ na thogora mũnini, nĩũtuĩkaga wa kũrĩrĩria thimũ ĩrĩa ũrenda, na ũkamenya ĩrendio na thogora wĩigana atĩa, nakorwo ndũngĩhota gũkinyĩra thogora ũcio marendia naguo, nĩũtuĩkaga wa kwĩyaria, ona rĩmwe nĩmũtuĩkaga a gũkinyanĩria thogora waku, ũrĩa we ũgũkĩte wĩbangĩte na mbeca icio, na mũngĩaga gũkinyanĩria thogora ũcio, rĩmwe nĩwethagĩrwo thimũ ĩrĩa ĩrakinyĩra mbeca iria wĩnacio, kana mathabu marĩa ũgwĩbangĩte namo marĩa mathimũ ĩrĩa ũgũthiĩ kũgũra, na nĩmagũteithagia kuona atĩ nĩũtuĩkaga wa kuma hau na thimũ ĩrĩa ũrenda.

Thikũ ici tekinoronjĩ nĩcikoragwo na itemi iria cikoragwo cigĩte na nĩgetha andũ matigĩrĩre atĩ nĩmamenyerera mĩtugo ya ũndũire yao kuona tĩ ũngĩthie nja ya mĩtugo rĩmwe kũrĩa tekinoronjĩ mĩtamboinĩ yao rĩmwe nĩũtuĩkaga wa kũhingĩrwo, ũndũ ũtangĩhota kũingĩra kũndũ ta kũu kuona atĩ mĩtugo ĩrĩa ũreka kana maũndũ maria ũratuĩka wa kuonania tekinoronjĩinĩ icio matiretĩkĩrana kwoguo nĩmatuĩkaga ma gũkũhingĩra na ndũngĩtuĩka wa kũingĩra kũndũ ta kũu rĩngĩ kuona atĩ no nginya ũikare nja kana no ũhũthĩre thimũ ingĩ nĩgetha ũhote wa gũthiĩ na mbere na gũtheremia ũndũ waku ũrĩa ũrekaga, na ningĩ thikũ ici tekinoronjĩ nĩmateithagĩrĩria kuona atĩ nĩmatuĩkaga ma kuonania rĩrĩa kwĩna maũndũ ma ũndũire marĩa andũ mabangĩte na magatuĩka akwenderia andũ nginya irithiti icio ciao na nĩgetha andũ matuĩke a gũthie kũrĩ igongona icio ciao.

Haha nĩtũrona atĩ, andũ aya nĩmarageria kũonia ũrĩa andũ mangĩtuĩka a gũthiĩ na mbere na kwĩmenyerera kaingĩ ona rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩmarateithia ngĩnya andũ arĩa aritũ, harĩa makoragwo magĩmathomithia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ getha ona makorwo maharĩrĩirie mĩĩri yao, maũndũ marĩa megũcenjia nginya mĩĩrĩ-inĩ mao na ningĩ ona nĩmateithagia andũ nĩgetha mathiĩ na mbere kũhĩmbĩria ũrĩa mĩĩri yao ĩrameera kana ona ũrĩa mwĩri wao ũracenjia. Na nĩũkoraga ona nĩgũkoragwo nginya ona mathĩna marĩa mokaga mbere, na andũ aya nĩmateithagia nginya ũndũ na atĩ mũthuri wa ũcĩo mũndũ ũcio mũritũ agatuĩka atĩ nĩaretĩkĩra kana ona nĩeharĩirie na indo iria cibatie kwĩharĩria nacio, nigetha atĩ ũtuĩke atĩ mwana atuĩka wa gũka, ndagũkorwo na thĩna o woothe, kũona atĩ ona ciana iria ciĩho mbere ya ũcio ũkĩte nĩmatuĩkaga a kwarĩrio na makeharĩria kũhĩmbĩria mwana ũcio mwerũ ũgũka.

ĩĩ nĩ ngoragwo na ũmenyeru wa kũruta ũteithio wa mbere, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kuona atĩ nĩũthiaga kũndũ kwĩna andũ aingĩ na ũndũ nĩwĩkĩkaga, ũndũ mũtagũkoretwo mũĩbangĩire na hau ũndũ ta ũcio ũngĩũka na wee wĩna ũmenyeru ũcio kana ona nĩũe ũhoro wa gwĩka maũndũ ta macio nĩũtuĩkaga wa gũteithĩrĩria nginya rĩrĩa atĩ mũndũ ũcio agũtuĩka wa gũkinyĩrio nĩ thibitarĩ. Na koguo angĩtuĩka atĩ tuge mũndũ nĩagũa kana ona mũndũ nĩagĩa na nguraro nene nĩũtuĩkaga wa gũteithĩrĩria harĩa ũngĩhota, kuona atĩ nĩũthomeire ũndũ ũcio na nĩmũtuĩkaga a gũteithia mũndũ ta ũcio ũgwĩte na mũkamwĩkĩra maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩ gũĩkwo nĩgetha atuĩke atĩ nĩegũkinya thibitarĩ arĩ o muoyo. Na ũcio ũkoragwo wĩ ũndũ wa bata mũno kuona atĩ onawe wĩ nyũmba no ũtuĩke wa gwĩtinia na koguo no ũtuĩke wa kwĩĩkeĩra maũndũ macio ma mbere.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, nĩatĩ nĩtũrona haha nĩmarageria kuonia mbica-inĩ ici ciao, ũrĩa mũndũ angĩtuĩka wa gũteithia ũrĩmi, kanona kwonjorithia ũrimi mũgũnda-inĩ wake, agĩtũmĩra kĩndũ ta cuba, kuona atĩ no tĩri ũbataraga wa gũthii kũgĩra njaa, nogoka naguo nogekĩra cuba-inĩ ciaku, na nĩtũrona mbica-inĩ ici nĩmatuĩkĩte a gũcorerera mũndũ ũrenda gwĩka wĩra ta ũyũ, ũrĩa abatiĩ gwĩka na kũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtinĩria, nanĩtũrona ona nĩmaratarĩria mũndũ nginya kũrĩa ũngĩkĩra marima, na ngwĩciria marima macio nĩma nĩgetha rĩera rĩu rĩtuĩke rĩa kũingĩra mũmera-inĩ waku, nanĩgetha mũmera waku ũtuĩke wa kũhuhia, na nĩkĩo nginya ũrona tĩri ũcio wĩna harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkinyia, na kwĩna maĩ ũrerwo wĩkĩre harĩa gĩtina-inĩ gĩa cuba yaku, nanĩgetha watuĩka wa wakũingĩrania kĩrĩa cuba icio igĩrĩ, mũmera waku nĩũgũtuĩka wa gũkũra wega.

Maũndũ makũngenia haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ handũ haha nĩmarageria kuonia ũrĩa mũndũ angĩtuĩka wa kũrĩma ngwaci, nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ, ahĩmbĩirie ũrĩmi wa ngwaci mũno, na nĩturona nginya tonginya atĩ ũkorwo na mũgũnda mũnene, nĩgetha ũtuĩke wa kũruta ngwaci ciaku thaka na nene, kuona atĩ mũndũ ũyũ kindũ kĩrĩa ũrabatara haha, nĩaratuonia atĩ ona no ũtũmĩre ndoo yaku, harĩa ũgwĩkĩra tĩĩri waku, na ũtuĩke wa gwĩkĩra ngwaci, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũikara hau, na ĩtuĩke ya kũruta mĩmera ya igũrũ, harĩa mĩmera ĩyo nĩyo ũthioaga ũkahanda tĩĩrinĩ waku, negatuĩka ya kũhanda ya kũruta ngwaci thaka, na nĩtuĩ ngwaci atĩ nĩgũtamba ĩtambaga, koguo nĩũtuĩkaga wa gũcitwara handũ ta nja, na nĩtũrona nĩcirutĩte ngwaci nene mũno, na ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩathomeire ũndũ ũyũ na agakorwo ena ũgĩ mũingĩ mũno wa gwĩka ũndũ ta ũyũ.

Nĩgetha ũtuĩke wa gũruta wĩra ta ũyũ, kana ũtuĩke wa gũkũria matunda maya, kana ona mũmera ũyũ, nonginya ũkorwo na ũgĩ mũingĩ, wĩgiĩ ũhoro wa ũrĩmi, na nĩtuonaga atĩ thikũ ici, nĩgũkoragwo na kũndũ rĩmwe atongoria nĩmathondekaga, kana mageta andũ moĩ mũno ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na magoka gũthomithia andũ icaginĩ, kana ona kanithainĩ, na magatuĩka a kũtigĩrĩra atĩ andũ acio nĩmamenya ũhoro mũno wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩturona rĩmwe nĩmatuĩkaga a gũteithia andũ, magatuĩka na ũgĩ mũingĩ, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ arĩmi nĩmatuĩkaga a kũrĩma, mũmera ũyũ, namakagĩa matunda ta maya, harĩa matuĩkaga a kũmendia, koguo nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũgĩ, na nĩgetha ũmenye indo iria ũrabatara, na tĩri ũrĩa ũrabatara na ũnoru ũrĩa tĩri ũcio wagĩrĩirwo nĩgũkorwo naguo, nĩgetha mũmera waku ũkũre wega.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩarageria kũrĩma mũtĩ ũyũ, na mũtĩ ũyũ wĩtagwo múkindũri, harĩa nĩũhandagwo mũgũnda-inĩ, nanĩũtuĩkaga wa kũneneha mũno, na mũkindũri ũyũ nĩũkoragwo na mabataro maingĩ mũno, kuona atĩ ona mbegũ icio ciake, nĩcitũmĩkaga gũthondeka indo nginya ta ndawa, ona ningĩ ona nocihandwo, nacitwĩke ciakũruta mĩkindũri mĩingĩ, na ona nĩ nĩ kuona atĩ nĩyendagio, nona mĩkindũri ĩno nĩteithagia rĩmwe rĩrĩa wona atĩ ũngĩtuĩka wa gwĩtihia handũ, mahuti mayo nĩmakoragwo na maĩ marĩa matũmĩkaga, wĩkĩraga kĩronda-inĩ gĩaku, na gĩgatwĩka gĩa kũma, kanona gĩgatiga kũ kũruta thakame, koguo mũkindũri nĩũkoragwo na mabataro maingĩ muno, na nĩkĩo nĩũkoraga atĩ, arĩmi nĩmatuĩkĩte a kũhĩmbĩria, kũrĩa maratuĩka a kũhanda mĩkindũri mũno.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, kuona atĩ nĩ kũrĩma ararĩma mũgũnda-inĩ wake, na he thikũ ici mũthemba ũyũ, nĩũratũmĩka mũno, kuona atĩ nĩteithagĩrĩria nĩgetha rĩrĩa watwĩka wa kũhanda mbegũ ciaku tĩri-inĩ, kũngĩkorwo na riúa rĩingĩ, aah mbegũ icio citingĩtwíka cia gũcinwo nĩ riũa, tondũ cingĩtwĩka cia gũcinwo, mbegũ ciaku citigũtwĩka cia gũkũra, kanona cikinye tahaha tũrona ici cikinyĩte, naningĩ iratathi rĩu rĩtũmĩkaga hau igũrũ, rĩkoragwo rĩrĩ rĩhũthũ ũndũ atĩ mũmera waku wakũra, rĩti atĩ iratathi rĩu nĩrĩkũgirĩrĩria mũmera waku gũkũra, na ningĩ ona nĩrĩteithagĩrĩria ũhoro nginya wa mĩrimũ, na tũtambi, kuona atĩ wĩkírĩte iratathi rĩu mĩmera yaku ĩgĩkũra, kanona mbegú ciaku iria ũhandĩte, nĩcitwĩkaga cia gũkũra wegana mĩmera yaku ĩgakũra na riri.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ. Kuona atĩ nĩtũrona ũyũ nĩ mũndũ ũrageria kũiga mĩmera yake ĩ njega, na nĩgetha ndĩgatuĩke ya kũhoha. Na nĩ tũrona atĩ nĩ mĩmera ĩtiganĩte. Kuona atĩ mũndũ ũyũ nĩ arageria kũiga handũ hena maaĩ, na akamĩkĩra ngirathi-inĩ, na nĩgetha ndĩgatuĩke ya kũhoha, kana ona kũũma. Na ũndũ ũyũ, wega wa gũĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ mĩmera ĩno no ũtuĩke wa kũmĩiga nyũmba, harĩa ũmĩthondekagĩra handũ, na ũgatuĩka wa kũmĩiga. Nahau nĩ ũgũtuĩka wa kũmĩhuthĩra o kahora kahora, ĩtagũthũka, kana ona ĩtakũũma, harĩa ũrĩmĩhũthagĩra rĩrĩa ũrenda kũmĩhũthĩra, either mũndũ onarĩmwe, ũkĩenda kũruga, nĩ ũtuĩkaga wakũhũthagĩra mĩmera teno, nogathiĩ nambere na kũruta wĩra waku ũtagũtinda ũgĩthinda thoko, ũgĩthi kũgĩra o mũmera o mũthenya o mũthenya rĩrĩa ũrabatara.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gwĩka, kuona atĩ nĩũteithagia gũtira mũtĩ waku, na nĩgetha o na nĩgetha ndũgatuĩke wa kũgonyoka, kana o na ũthiĩ mĩena kũrĩa ũtabatiĩ gũthiĩ, na nĩngĩ nĩtũrona atĩ nĩĩrateithia mũno, kũona atĩ mũbaibũ ũcio ũthondeketwo na ũgatuĩka wa gwĩkĩrwo mahiga, ũngĩtuĩka atĩ nĩũraitĩrĩria mũmera waku maĩ, nĩũrĩteithagĩrĩria na ũndũ ũcio kuona atĩ mũtĩ ũyũ watua gũkũra nĩũkoragwo na mĩri mĩingĩ thĩ na kogwo watua wagũthondeka mũbaibũ ũcio ũgatuĩka wa gũthiĩ na mai thĩ, mũmera waku ndũgũtuĩka wa kũma, kuona atĩ maĩ marĩa ũraitĩrĩria, nĩmarakinya nginya mĩri-inĩ kogwo mũtĩ waku nĩũgũtũĩka wa gũkura ũtakũma kuona atĩ maĩ marĩa ũraitĩrĩria nĩmarakinyĩra mũmera ũcio nginya thĩ kuona atĩ mĩri yake ndĩngĩtuĩka atĩ ya gũkua tondũ ndĩrona maĩ.

Nĩgetha ũtuĩke wa kwĩyandĩkithia, na nĩ thukuruinĩ ũyũ witũ, na nĩgethe ũhothe wa gũthomera kothi ĩrĩa ũrenda, nĩgũkoragwo na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, kuona atĩ ona nĩgũkoragwo atĩ nonginya ũkorwo atĩ nĩũrĩkĩtie thukuru, na ũgatuĩka wa kũhetuka, na nĩgetha ũtuĩke wa gwĩtwo thukuru na nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka kothi ĩyo ũrenda, koguo nĩmũheagwo kanya ga kũingĩra intaneti, kũrĩa mũthiaga gwicagũrĩra kothi kũu, na ũkona kana ũrĩa we, kana nĩ ũhetũkĩte, kana ona ũrĩa ũhetũkĩte, kana ona nĩ ũgwĩtĩkĩrio gwĩka kothi ĩyo ũrenda, Koguo no nĩgũkoragwo na mũtaratara, na no nginya ũrũmĩrĩre, kuona atĩ nonginya ũkinyithanĩrie indo iria cirabatarania, na nĩngĩ nĩgetha ũtuĩke nĩũrangĩra thukuru, nonginya ũkorwo na gĩbandĩ, koguo ũndũ wa mbere ũngĩamba gũtara mũndũ ũrenda kuingĩra thukuru eke kothi, ethe gĩbandĩ na atuĩke wa kũingĩra thukuru ĩyo, na angĩkorwo ona nĩ okorwo ndarĩ na gĩbandĩ, rĩmwe mũndũ nĩatũmagĩra nginya gĩbandĩ gĩa aciari ake, harĩa ũneanaga thukuru, na nĩgetha ũtuĩke wa kwĩyandĩkĩthia wĩ wa thukuru ĩyo.

Nĩgetha ũtũĩke wa gũteithia mũrutwo, atuĩke wa kuona ngombo ya Helb, ĩrĩa ĩheyanagwo nĩ thirikari, na ĩheyagwo arutwo nĩgetha matuĩke a gũĩteithia, kuona atĩ mũndũ nĩ atũmagĩra ngombo ĩyo kwĩrĩhĩra thukuru, agatuĩka wakũrĩha thukuru yake. Na nĩngĩ nĩgetha atuĩke wa gũĩka igeranio iria mũkoragwo mũigĩirwo nĩ thukuru. Na nĩngĩ o na mũndũ no atuĩke wa kũhingia mabataro mangĩ ta makũgũra irio kana ona makũrĩha nyũmba, thitima na ningĩ o na kũrĩha maaĩ. Ngombo ĩyo nĩ ĩteithagia mũrutwo atuĩke wa gũthiĩ na mbere na gũthoma atagũiciria maũndũ mangĩ, kuona atĩ nĩ ĩmũteithagia kũhingia mabataro make marĩa enamo we eta mũrutwo. Na ningĩ nĩgetha atĩ nduĩke nĩngũteithia mũrutwo tocio atuĩke wa gũteithĩka na ngombo ĩyo, nĩ ũkwanjia na kũmũtara ũrĩa agũtuika ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũka na indo irĩa cibatiĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũheyo ngombo ĩ yo notuĩke wa kũĩyandĩkithia, harĩa ĩmwe ya indo icio nĩ ta gĩbandĩ. Na harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, na nĩgetha ũtuĩke wa kũheyo ngombo ĩyo.

Ithimi ici cikoragwo, kuona atĩ to mũndũ agĩthiĩ kũgũra indo, ndathiaga kũgũra indo atĩ gĩkĩingĩ o hamwe, mũndũ nĩakoragwo ebangĩte, ũrĩa agũthiĩ kũgũra indo citiganĩte, na nĩkĩo gũkoragwo na ithimi, nĩgetha ũngĩthiĩ kũgũra, nĩũhotaga gũthogorana na mwendia, na ũgatuĩka wa kũgũra ithimi iria ũrenda, na nĩkĩo ĩkoragwo ĩteithagia mũndũ atuĩke wa gwĩbanga na mbeca iria enacio, kuona atĩ ti kira mũndũ ena mbeca iria cia kũgũra indo ciĩ nyingĩ, kuona mũndũ nĩakoragwo agayanĩtie mbeca ciake iria e nacio, okorwo nĩ mũcara, kana onakorwo nĩ mbeca arutĩte handũ, nĩatuĩkaga wa gwĩbanga wega na mbeca icio, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ kwĩna indo imwe ũtanagũra, nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ nduka handũ, kana ona thoko, na ũgatuĩka wa gũthimĩrwo kĩndũ kĩnini kĩnini na indo icio cikũigana mbeca iria wathiĩ nacio.

Rĩmwe nĩũkoraga atĩ thogora, wa indo nĩũkoragwo ũtiganĩte, tondũ kũringanaga na mwene nduka, kũrĩa arathiĩ kũgĩra indo ciake, tondũ o ũrĩa mũndũ arathiĩ kũgĩra indo ciake kũraihu, kana o ũrĩa mwendia ũcio aragũra indo icio, na thogora mũnene, noguo agũka gũtwenderia gũkũ gwitũ na thogora mũnene, kuona atĩ nonginya ambe atare bainda yake, na nĩgetha atuĩke wa gũcoka thoko o ĩo, atuĩke wa gũthiĩ nambere na gũtũrehera indo icio, atakũrũgama kana atakũhinga wĩra wake, koguo ngwĩciria indo citiganaga thogora, nĩtondũ atĩ kũrĩa mũndũ agĩra, thogora wa kũu ũkoragwo ũtiganĩte, kuona atĩ mwendia angĩtua kũgĩra indo kũndũ, na atuĩke wa kwenderio na thogora mũnini, noguo agũka amwenderia na thogora mũnini, na nĩmũgũtuĩka a gũthiĩ na kũgũra, no ũguo nĩmũteithagia kuona atĩ indo ciake nĩcithiraga na ihenya, na ũguo nĩatuĩkaga wa kũgĩra indo ingĩ, na agatuĩka wa kũmũrehera o ndukainĩ, na we ta mũgũri nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ kũgũra.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, nanĩũteithĩtie andũ mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ andũ aya nĩmaetithagia rĩrĩa kwĩna mambura ma thĩna, rĩrĩa rĩmwe na nĩkuraga mbura nene na andũ magatuĩka a gũkuo nĩ maĩ, kanona ũgwati ũtuĩkĩte wa kũhanĩka kũndũ gũtiganĩte, andũ aya nĩmakoragwo mathomeire ũrĩa mangĩtuĩka agũteithia mũndũ ũcio, nanĩgetha atuĩke wa gũkinya thibitarĩ, nĩmatuĩkaga a gũka na magateithia mũndũ ũcio nakũrĩa agurarĩte, onokorwo nĩ mũndũ nĩ mũtihie, nĩmateithagia na kuoha mũndũ kũrĩa atihĩtio, nanĩgetha magatuĩka ma kũmũingĩria ngari-inĩ icio, na magatuĩka agũkinyia mũndũ ũcio thibitarĩ arĩ o muoyo, na e mwega, koguo ngwĩciria nadũ aya nĩ a bata mũno, kuona nĩmagiragĩrĩria andũ aingĩ mũno gũkuĩra njĩra-inĩ, kanona mĩtino-inĩ yao, kuona atĩ nĩmokaga na magatuĩka a gũteithĩrĩria andũ ta acio.

Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kuona atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũhoro na gĩthurano, kũrĩa inyuĩ ta andũ mũkaga hamwe, na mũgatuĩka a gwĩcagũrĩra mũtongori ũrĩa mũrenda, na andũ acio nĩmakoragwo mokĩte na meka makarĩrĩria andũ, na magatuĩka a kwenderia andũ maũndũ marĩa magũtuĩka a gwĩka rĩrĩa makũigĩra ũtongoriainĩ, na inyuĩ ta andũ nĩgũkoragwo na mũthenya ũmwe ũkoragwo ũcagũrĩtwo bũrũrinĩ, kũrĩa mũkaga hamwe na mũgatuĩka a gwĩcagũrĩra atongoria arĩa mũrenda, na wĩra wanyu ũkoragwo o gũka kwĩyumĩriia, na nĩgetha mũtuĩke a gwĩcagũrĩra atongoria arĩa mũrona atĩ nĩmakũmwĩkĩra maũndũ marĩa mũrenda, na atongoria mũtongoria ũrĩa ũkũhota kũmũthikĩrĩria, na atuĩke wa gũthiĩ na mbere na gũtheremia itũra rĩanyu, na kũrĩa mũikaraga, na haha andũ nĩmokaga namũgatuĩka a kũnengerwo maratathi maya, harĩa makoragwo maihũrĩte atongoria othe, arĩa wagĩrĩirwo nĩgũcagũra.

ĩĩ nĩgũkoragwo na ng'ano nyingĩ iria ciĩragwo ũhoro wĩgiĩ gũ mũrimũ ũyũ, rĩrĩa mũthe mwaka ũmwe wambĩrĩirie gũtamba, na hĩndĩ ĩyo thukuru ona nĩciahingirwo, na andũ magĩtwĩka a kũinũka mici-inĩ yao, na magĩikara mĩeri mĩingĩ kuona atĩ nĩkũrĩ andũ maikarire nginya mwaka mũgima, na rĩmwe nĩkwahingagwo nginya makanitha, kuona atĩ mũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũrĩ andũ aingĩ handũ hamwe, na rĩu gũgĩũka nginya ndawa iria mwagĩrĩirwo nĩ gũthecwo, ciakoragwo ciĩ ta cindano, mũgathiĩ thibitarĩ na mũgatwĩka a gũthecwo nanĩgetha ũtwĩke atĩ we ndũkũrwara mũrimũ ũyũ, kanona mũrimũ ũyũ ndũgũkũnyita, na hĩndĩ ĩyo nĩtũraririkana ona thoko andũ mathiaga, na gwakoragwo nginya na mathaa marĩa wagĩrĩirwo nĩgukorwo njaa, nginya gugĩkĩrwo nginya ũrĩa ũtagĩrĩirwo nĩ gũtinda ũgĩthii kuma kũndũ kũmwe ũgĩthiĩ kũngĩ, koguo makoretwo, mahanĩte ta mahingĩrwo mĩciĩ yao na andũ nĩmaikaraga mĩciĩ yao mũno.

Nĩgetha ndwĩke wa kũmenyithia mũgũri wakwa, nguo iria njerũ thoko-inĩ, rĩmwe mũndũ nĩakoragwo athiĩte thoko na agatuĩka wa gũka na nguo ĩrĩa mũgũri arenda, kana o na ĩrĩa mũgũri arakũrĩtie ũhoro wa nguo ĩyo, na nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ thoko nokamĩetha, na nĩgetha ũrehere mũgũri waku, koguo nĩũtuĩkaga wa kũmũarĩria, rĩmwe mũndũ noarie na no ũmwarĩrie na thimũ, notĩuke wa kũmwĩra kwĩ atĩ nĩũrarehire nguo njerũ, na ĩrĩa ĩna thogora mwega, na nĩmũkũiguana na atuĩke wa kũgũra, hau mũndũ nĩatuĩkaga wa kwĩra nginya mũgũri ũrĩa nguo ĩyo ĩ thaka, nanĩ njega, nokamũrehera nginya nguo ĩrĩa ĩgũtuĩka ya kũmũiganĩra, na hau nĩ mũgũri ũcio nĩatuĩkaga wa gukena mũno, kuona atĩ nĩmũratuĩka akũiguana nginya thogora, na nĩũratuĩka wa gũthiĩ thoko, nokamũrehera nguo ĩrĩa arenda.

Mũgũri wakwa angĩũka kũgĩra mbembe, nakore atĩ thogora wa mbembe nĩũhaicite mũno, ũndũ wa mbere ingĩamba kũmwĩra, nĩkũmũtarĩria nĩkĩ, kuona atĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ kĩmera tikĩa mbembe, koguo mbembe ti nyingĩ nginya mũgũnda-inĩ, na kũrĩa mũthiaga kũgĩra onokorwo nĩ mĩgúnda-inĩ ya andũ, nĩũkoraga nímarendia na thogora mũnene, kuona atĩ nĩmaramenya atĩ mbembe nĩ nini na gũtirĩ nacio thoko, na we ta mwendia nonginya ũrĩgũra, kuona atĩ nonginya ũthii wenderie andũa aku, koguo ũngĩthii ũgũre mbembe icio na goro kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩũgũka na wenderie mũ andũ arĩa maroka gũkũgũrĩra, na thogora mũnene, koguo nĩgetha ndwĩke wa gũtarĩria mũgũri wakwa nĩkĩ, nĩngũtwĩka wa kũmũtarĩria ũhoro wĩgiĩ nĩkĩ ũrĩa gũtarĩ na mbembe nginya mĩgũnda-inĩ ya andũ, na nĩtũrathĩnĩka mũno kũgĩa kuona mbembe icio na tũramenderia hĩndĩ ĩyo.

Mbembe iria cikoragwo mũhuko-inĩ, cikoragwo ciĩ njega mũno kũgũra, gũkĩra mbembe iria cia gĩkũyũ, kuona atĩ mbembe ici cikorawo ciigĩtwo mĩhuko-inĩ, nĩcikoragwo cithondeketwo ũrĩa ona citangĩthũka, na nĩcikoragwo nginya ciĩkĩrĩtwo ndawa iria cibatiĩ, nĩgetha we ta mũrĩmi watua kũgũra, nĩũgũthiĩ nocihande na citwĩke cia gũkũra, kuona atĩ nĩcikoragwo nginya ciĩkĩrĩte ndawa ĩrĩa ĩbatiĩ gwĩkĩrwo, nĩgetha mbembe ĩyo ona ũngĩthiĩ ũmĩige ona ĩngĩikara mĩeri ĩigana atĩa, mbembe ĩyo ndĩgũthũka, na kana yanjie kũmerera ĩ mũhuko-inĩ, aca ndĩgũtwĩka ya gúkũra mũhuko-inĩ, kuona atĩ nĩkũrĩ na ũrĩa ĩthondeketwo, ũrĩa ĩtangĩtwĩka atĩ nĩgũkinyĩra handũ ta hau, nanĩkĩo ũngĩgũra mbembe nginya cia ũgĩkũyũ nĩũkoraga icio ona citingĩikara mũno, na nĩcitwĩkaga nginya cia gũkũrĩrira ũtacitwarĩte nginya mũgũnda, tondũ icio citikoragwo citugĩtwo ũndũ atĩ nonginya atĩ ũndũ cingĩikara mũno citagũtwarwo mũgũnda.

Handũ haha nĩtũrona atĩ, nĩgũthaka marathaka andũ aya, kuona atĩ onorĩa mekĩrĩte, magũkĩte mathako, nanĩtũrona atĩ mũthako ũyũ nĩũrĩa ũthakagĩrwo mo metha-inĩ ĩno, metha ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo ũndũ ĩtangĩgwa no ũndũ atĩ ĩngĩthakĩrwo nĩ andũ erĩ kũrĩa nĩ andũ erĩ matwĩkaga a gũthaka, namo na nĩgũkoragwo na ũrĩa ũmwe ũrĩa ũgũcinda mũthako ũcio, nanĩatwĩkaga wa kũheo kĩgeo kĩrĩa akũheo kũrĩa mathako macio marathakĩrwo, nanĩgetha ũtwĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo wa gũthaka mũthako ũyũ, kuo na atĩ hakoragwo na kanyamũ ũranyita nanĩgũkoragwo na kamũbira karĩa mũkoragwo mũkĩringanĩra, koguo nonginya ũkorwo ũkĩmenya, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyita norĩa wagĩriirwo nginya nĩ gũthaka na mũndũ ũrĩa mũrathaka nake, noguo nĩgetha ũtwíke atĩ nĩũgũbundithia mũndũ, nĩwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũmenyo wĩgiĩ mũthako ũyũ.

Njaketi iria cikoragwo ciĩ nyandĩke, nĩcikoragwo na thogora ũtiganu mũno, nairia citakoragwo ciĩ nyandĩke, kuona atĩ icio cikoragwo ciĩ nyandĩke nĩgetha ũtwĩke wa guthiĩ kũandĩkithia marĩtwa macio, kanona ndemwa iria mũndũ akoragwo andĩkithĩtie nguo-inĩ icio, nĩũtũmagĩra mbeca nyingĩ mũno, kuona atĩ ũrĩhagio o ndemwa o ndemwa, koguo mũgũri agĩũka kũgũra, nĩgetha ũtwĩke wa kũmũtarĩria, nĩkĩĩ thogora ucio ũti ũratigana na njaketi ĩrĩa yandĩkĩtwo, nĩatĩ tha hena mbeca ũtũmĩrĩte cia mũhuko waku, ũgatwĩka wa gũthii na kwandĩkithia njaketi teyo, nanĩgetha yandĩkwo, nanĩũrona atĩ o ndemwa o ndemwa, nĩũrarĩhio kwandĩkithia, koguo onake ũkĩmwenderia, ndũngĩendia thogora o ũmwe, na njaketi ĩrĩa ĩtarĩ nyandĩke, kuona ĩyo ĩtarĩ nyandĩke nĩgũkorwo na raithi, gũkĩra ĩyo nyandĩke.

Ũndũ wa mbere ingĩtũa gwĩka nĩgũtarĩrĩa mũgũrĩ wakwa atĩ atatũmĩte mbeca ta ĩcĩo kũmwĩra atĩ mbeca ĩcĩo atũma nĩ cĩgíũkorwo moko-ĩnĩ mega kũona atĩ ngarĩ ĩo arenda ndĩgũkorwa kũo ĩhĩnda rĩu no atwĩke wa kũhe thĩkũ cĩĩgana na nĩ getha ndwĩke wa kũmũrehera ngarĩ ĩrĩa arenda kũona atĩ ndĩngĩhota kũmũcokerĩa mbeca ta ĩcĩo tondũ nĩ gũthĩĩ na ndĩmũethere ngarĩ ĩrĩa arenda na ndwĩke wa kũmũrehera ,kogwo ĩngĩambĩa na kũmũtarĩrĩa gĩtũmĩ kĩa ngarĩ ta ĩcĩo kwaga kũona kangĩ nĩũkoraga ngarĩ ĩcĩo cĩrendwo nĩ andũ angĩ mũno kogwo kũmĩona ndũmĩonaga raithĩ na nĩ getha ĩgũkĩnyĩre no gĩnya ũtũke atĩ nĩ ũrehoka mũndũ ũrĩa ũrarũta ngarĩ kũrĩa cĩrarũtwo nĩ ĩgatũĩka ya gũgũkĩnyĩra ngĩnya kũria ĩrĩ kogwo nĩ ũkwĩhoya kwĩ mũgũrĩ ucĩo wakũ ũmũtararĩrĩe maũndũ marĩa ũragerera na nĩkĩ ngarĩ yake ĩtanakorwo ĩhĩnda rĩũ no ũmũĩgwĩthĩe atĩ nĩ ũgũtũĩka wakũmũrehera akũhe tũ thĩkũ cĩtĩganĩte.

Kaingĩ gũgĩkwo ũndũ ũyũ, nĩũkoraga atĩ rĩmwe, nĩ atĩ kwĩna itũra, kanona kũndũ kũrakũngũĩrwo ũndũ, ona rĩmwe nĩũkoragwo tĩ bũrũri witũ nĩũkoragwo ũgĩkũngũĩra thigũkũ nene, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ gũkoragwo na thigari matiganĩte, kuona nĩgũkoragwo na thigari a thĩĩ, ona a maĩ, na a rĩera, nĩmokaga nogakora othe marĩ kũndũ gũkũ, nanĩgũkoragwo na atongoria matiganĩte, kurĩa manyitanaga othe na magatwĩka agũka hamwe, na magakũngũĩra nginya na andũ aya aah araia, magatwĩka atĩ nĩmarakũngũĩra mũthenya ũmwe hamwe, na magoka makonania maũndũ marĩa matwĩkaga a gwĩka, koguo ũndũ ũyũ ũgĩkĩka kaingĩ, gũkoragwo kwína thigũkũ nene, na nĩgũkoragwo na mũtongoria mũnene, na andũ aya mekaga ũndũ ũyũ, kuonania gĩtĩo, gatagatĩ kao na atongoria na andũ.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ikorobia, kanona makondo mamwe ũkore mena goro, kuona atĩ rĩgoraga, ta rĩrĩ rĩmwe rĩ haha atĩ rĩrendio ciringi mĩrongo ĩtano, nĩkũringanaga na mũthembea wa ikondo rĩu, kuona atĩ nĩgũkoragwo na makondo mamwe makoragwo me manene mũno, koguo ũngĩenderia mũgũri ũrĩa ũragũra, nĩũgũtwĩka wa kwendia goro, kuona onaniĩ kũrĩa ndĩmarutĩte, nĩndĩmagũrĩte na thogora mũnene, koguo ngĩenderia mũgũri wakwa, nĩngũtwĩka wa kũmwenderia goro, nanĩgetha ndĩmũiguithie nonginya ndĩmũtarĩrie nĩkĩ, kuona atĩ nĩũkoraga atĩ nginya makondo macio matironeka, kanona kũrĩa mararutwo nĩ kũraihu, onogakora rĩmwe ti kĩmera kĩa makondo, koguo kuona makondo macio mũndũ nĩakoragwo athiĩte njĩra nene, kana ona nĩgetha kũrĩa ũramaruta, níútwĩkaga wa kwenderio goro, koguo nĩũkũgu nĩũkũhota kũiguĩthia mũgũri waku, ũmũtarĩrie mathĩna marĩa ũragerera nĩgetha ũtwĩke wa kũrehe makondo ta macio.

Nĩgetha ndwĩke atĩ mũgũri nĩaracokia kĩndũ, na ndarĩ na rithiti, njagĩrĩirwo nĩ kwamba kũmwĩti, gũtigĩrĩra atĩ ena rithiti ĩyo, koguo ona nonyambe ndĩmũcokithie ndĩmwĩre athi ethe rithiti ĩyo, kuona atĩ thi biacara ĩno nĩkoragwo atĩ yugĩte, mũndũ ndangĩcokerio kĩndũ atarĩ na rithiti, nanĩ no nondeithie mũgũri úcio na kũmũtarĩria, gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ ndangĩcokia kĩndũ atarĩ na rithiti, kuona atĩ ona noakorwo nĩagũrĩte indo icio kuma kũndũ kũngĩ, nao tondũ indo nĩcihananaga, agatuĩka wa kũrehe, na hĩndĩ ĩyo tondũ we wĩ mwendia, ndũngĩtuĩka wa kũmenya mũndũ o mũndũ ũrĩa ũkaga akaingĩra nduka-inĩ yaku, na agatuĩka wa kũgũra indo, koguo nonjagĩrĩirwo na ũkĩenderia mũndũ, nĩũka ũgatigĩrĩra atĩ nĩaramenya, ndangĩtuĩka wa gũcokia kĩndũ, no nothiĩ nambere na kũrora nginya kana nĩokĩte kũu, kũu biacara-inĩ yakwa, nandigĩrĩre atĩ indo icio nĩ ciakwa.

Mũgũri angĩtwĩka atĩ nĩarateta, atĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩmwendeirie nĩ gĩthũku, nĩ, mũndũ nĩatwĩkaga wa kũmwĩtia, nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ araria ũhoro wa maa, na nĩgetha onawe ũtigĩrĩre atĩ kĩndũ kĩu nĩ gĩthũku, na nĩ ũgũtuĩka wa kũmenya gĩtũmi kĩrĩa gĩcungĩrĩirie kĩndũ gĩthũke, na rĩngĩ rĩmwe nĩgetha ũtwĩke wa kũmũcokeria, nĩũtwĩkaga wa kũmũhe kĩndũ kĩu rĩngĩ, na ndagũtwĩka wa kũrĩha, kuona atĩ kĩndũ kĩrĩa aragũrĩte, nĩarahũthĩrĩte mbia ciake, na agatuĩka wa gũgũteithia onawe ta mwendia, koguo we ta mwendia nĩũtuĩkaga wa kũmũhe kĩndũ kĩu kĩngĩ, kĩndũ gĩ kĩerũ, nogatuĩka wa kũmũco nanĩgetha agatwĩka wa gũgũcokeia kĩndũ kĩũ gĩthũku, nawe nĩũgũtuĩka wa gũtuĩria, kĩndũ kĩu kĩrathũkire nĩkĩ, nanĩgetha ona ndũkanekore ũndũ-inĩ ta ũcio rĩngĩ, kuona atĩ rĩmwe ci, ũmwe nĩũtuĩkaga cira mũnene, nanĩũgũkorwo ningĩ ona ũgĩthũkia ona biacara yaku.

Nĩgetha ũtwĩke wa kũmenya, kana mũgũri waku, nĩarakenirio nĩ ũtungata waku, rĩmwe mũndũ niatigagĩrira atĩ kwĩna namba andĩkĩte rũthingo-ini, na ũkera atĩ mũgũri waku okorwo ndanakenio nĩ ũtungata wakũ, atwike wa gũkũhũrĩra kana ona akwandĩkĩre, kana okorwo mũndũ ũcio ena hinya na nooke na akwĩre, ũtungata waku ndũnamũkenia, na angĩtwika wa gũkwĩra ũgwo, wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũria ũgũceejia, kwona atĩ ona oka akwĩra nĩ ũtwĩkaga wa kũmũũria, kũrĩa gũtanamũkenia, na ũgatwĩka wa kũmenya thĩĩna ũrĩa ũreka, kana ona mahĩtia marĩa ũreka ũgitua gũtungatĩra andũ, na weka ũguo, nĩ ũtwikaga wa gwĩteithia, kũona atĩ andũ nĩmarĩũkaga biacara-ini yaku, na ũkamatungatĩra wega, na andũ acio magakena mũno, na makiuma ona wĩra-ini waku marĩkoragwo marĩ akenu, kwa uguo nĩ ũrĩkoraga atĩ agũũri acio nĩ marĩcokaga o hĩndĩ o hĩndĩ, na magatwiĩka a gũũka gũkũgũrĩra indo ciaku, na o urĩa andũ maroka gũkũgũrĩra, nogwo ũgũtwika wa kwendia indo nyingĩĩ, na nogwo atĩ onawe ũgũtwika atĩ nĩ ũgũthie naambere na kuonjorithia, ũkĩhingagia mabataro marĩa wĩnamo maku.